Ore olameyu, naake kitanyamal enkilepunoto eramatare, ah injere, ore tenkata olameyu naa keye ntokiting, nelau naji entoki nanya, nitadoyio esiai eramatare. Amu keeku keye nkishu, ashu ntare, neye ninyals bei, neeku kinyal olameyu oleng esiai eramatare.

Kesapuk garama empukunoto endaa, telaari alang elde aari, amu ore apa elde ari naa ketasha enchan sapuk oleng, neeku ketumito apa ilairemok egolikinoto sapuk, ilim ilchambai tenkaraki enchan sapuk, neeku ore itumiaki ropiyiani kumok, ailima olchamba, amu idim naji nilim olchamba nintoki aigil tenkaraki kesapuk apa enchan neku kegira ake entim abulu, abulunore endaa.

Ee kajo kiidim ofundi anoto enchata tenkolong' naa ke itumia kuna ropiyiani asie mbaa e maisha ashu itumia ake te maitaji enye ashu te matumizi enye ee eki maisha aa nchere kiidim ainyiang'u endaa niidim ainyiang'u nkilani ashu idim naai atalaakinyie enkerai school fees.

Ore ositima naa hatari neeku meyieu naai nenyikaki iltung'anak lemeeta ina arriyiano peyie melo ake nepuo aapik enkishui enyae batisho tenkaraki naa Ore ositima naa ke atari neeku sidai naai enaa ilang'eni ashu iltung'anak oota ina arriyiano oidim naaaji aitobira ositima.

Keeta faida sapuk oleng, amu idim naji ainyang'u endaa, nidim si idim ake ainyang'u nkilani ashu idim ake atalaa kulie bills ake tofauti tofauti, neeku keeta faida sapuk oleng.

Ore enking'urata oropiyiani neeta ingolikinot kumok oleng anchere ore tene eh tenigira tenira naaji olaing'urani loropiyiani naake enarikino nirrerena tenkarake kidim naaji eh ilarruok eh nekiponu aitanyamal eiu neya nena ropiyiani niaku kifaa nirrerena eh eeta ingolikinot kumok oleng amu eya nekiari neyai nena ropiyiani eh eya ninye niminie enkishui ino tenkaraki nena ropiyiani.

Ee ore sababu napikie rereti esiai endaa na pe tenelo nai nelotu olameyu na kidim serkali aitoki ltunganak neaku embae etipat ina oleng amu keeta ninye serkali enkidimata naidim nai atuun endaa sapuk oleng nepiki store metaa ore tenkata olameyu netumoki naaji serkali aitau inadaa nishooyo ena musaada.

Ee orre economy e tanakata neyaka yiok ngolikinot sapukin oleng aa nchere ore yiok kira laramatak lonkishu ontare na itadoyie bei onona masaa tosokonini neakua kaomon nai nanu tenelo nikindimayu ne yok nai serkalii peilep bei enona masaa .

Ee adolita nchere ore esiai eramatare temurua na kitobiru oltungani oleng etareto ltunganak kumok oleng wa nchere inepu meeta oltungani ormushaara kake ore esiai eramatare na ninye nagira aisaidia tepokki toki nayieu ninye